eh, egira esiai aendelea tenewueji tena pisha esiai naa enapare oltung'anak nadolta ilopisaani loosikarini egira naa ake ayiolou naa tenaa kesujita naa ina matatu incheriani pookin orbaribara egira aing'uraa tenaa kisidan impala naa nana pala pookin naa e sheria orbaribara.

eh, ekeeta kenya iladalak sapukin lempira oonkejek eetay apa Mcdonal mariga netupukuo apa ninye tolari loonkalifuni are onaapishana nitokin aata Victor wanyama netayioloki ninye oleng terishata oonkalifuni are, tolari loonkalifuni are o tomon oile egira adalaki en team naji totenham hotspur nreetay sininye Olunga netayioloki ake sininye tina rishata e twenti oonkalifuni are o tomon oile olari loonkalifuni are otomon oile iguranaki intimi e Sweden.

uh, ore esiai nadolita tenapisha naa esiai oolakilini ashu esiai e sheria naduaya eramatare olosho naa tenkop pookin naa ore eninko piiyiolou ena siai naa ore ake piindip sukuul, ore ake piindip secondary school nitumoki ashomo sukuul sapuk aa university nilo agelu naa ina kisuma niyieu nias ina e sheria nikisumi nitum ina ng'eno niaku naa olakili.

uh, ore enikunari ena siai enkiama temurua naing'ua nanu naa kelo orkijanai nelotu naaji, nelotu aliki intoiwuo ajoki anoto entito ole ng'ania nedumunye intoiwuo nepuo enaduo ang nepuo aing'uraki nitokini aaya sukari nepuoi aatumore iladuo aputak nenyai enkaputi nedung'i inkishu ore kenya peebau enoolong nariki entito naa kepuo ilaputak enaduo ang ena ang natoiwutuo entito teipa nirrag ina ang nekenyu neriki enkerai taisere.

ketii ingolikinot akeyie niimaa oltung'ani ingira aitumia e citizen te kenya ore enedukuya nemepoking'ae oyiolo aitumia naa aitumia nena tokitin e ecitizen ore eniare ebaiki naaji netii iltung'anak lemeeta isimui sapukin ashu computers naidim naa aatijing'ie accounts enye nedol ore sii enkae naa kegira technology aibelekenya enaake ore ibelekenya technology nifaa naa piiriamariyie sinye e citizen aibelekenya tenebo naa onkibelekenyat naa e technology yianaake.

adolta engarri sapuk natii embata orbaribara naa kajo keeta ake e safari sapuk ashu naado naloito olopeny ena garri nitashe ake te kando orbaribara naa ayeng'iyeng'a ashu ing'orr ake ae toki natii embata orbaribara.

ore inkaitubulu naaning'ore ashu inaabulu tenkop natoyio naa intokitin naijo, naijo osuguroi, ildupa ashu ata ninye isilale naa ore entoki naisho metaa kebulu nena tokitin tenkop natoyio ashu intokitin naisho metaa kening'ore inakop natoyio naa keeta, keeta kuna aitubulu enkare sapuk keeta enkare sapuk oleng tiatua ninche naa ore ninye tenidung nidol enaduo are ore ina are naa kidim aishoo ninche metaa kegiroo ilameitin naa eimu ina are enye naata.

ore ake paatum olchore lai tosupuko naa kang'as airoroki, ore pairoroki taa taata aidipa airoroki naikilikuan eseriani ashu esupatisho enkop naing'ua ore taa tine nikinteru ayiolokino leseriani ilomon naa leseriani loopirr osasin loomurua niking'uaa niaku nejia aiko tenaikilikuan ninye ilomon lenkop naing'ua.

eetay embuku naji the river between naigero oltung'ani le kenya apa oji Ngugi wa thiong'o neetae enkae buku naji coakroach dance naigero oltung'ani oji Meja mwangi eetae siininye the river and the source embuku naigero apa entomononi naji Margaret ogolla neitokini aata embuku naji Blossoms of the savannah naigero oltung'ani obo apa lormaasay oji Henry ole kulet.

ore enkaitubului naata faida oleng temurua naing'ua nanu naa kajo kenkujit ore aankujit ore faid naata nkujit tenkop naing'ua naa keramat inkishu naa ore peenya inkishu neraposho nepok inaduo kishu nebulu aaku inkishu sapukin eh, niaku inkishu naa ekidung'oki entonai taisere tenirew sokoni neeku ina inkaitubului sapuk oleng nabulu tenkop ang naa nena faidani naa naata.